Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ riũa inene rĩrĩa rĩarĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na mũrĩmi ũyũ hihi agakorwo ndarĩ na maaĩ maiganu ma kũhe mĩmera ĩno. Na ũguo thũkũma ici ona mũbabaĩ wake cigatuĩka ciakuma, kana rĩngĩ no akorwo mũrĩmi ũyũ nĩ atete mwĩhoko wa gũcihe maaĩ nĩ ũndũ ona tĩri nĩ ũronekana nĩ mũmũ piũ noguo kĩo gĩake gĩgũtuĩka gĩa kũũrĩra o ũguo tũhũ.

Ũmenyo na indo irĩa mũndũ arabatara nĩgũo atũĩke wa kũrĩithia ng'ombe, wa mbere nĩũmenye mĩikarĩre ya ng'ombe hihi ng'ombe cikaraga atĩa hihi ng'ombe cigagwo handũ hahana atĩa, rĩngĩ akorwo nakiugo kĩega gĩakũiga ng'ombe ici cigitarwo na riũa inene kana mbũra na thutha ũcio akorwo na irio nyingĩ kana irio njiganu cia kuhe ng'ombe ona ningĩ mahuti mũrĩmi ũyũ ningĩ nĩarabatara macini ya gũkama angĩkorwo ng'ombe ciake nĩ nyĩngĩ na na ningĩ nĩarabatara macini ya gũthĩa mahuti, na thũtha ũcio nĩarabatara akorwo oaine na mũtaramu ũmwe wa maũndũ ma mahiũ ũrĩa ũngĩmũteithĩrĩria kũrora ũgima wa mwĩrĩ wa ng'ombe ciake ona ũrĩa irakũra na makĩria mũno nĩarabatara gũkorwo na thoko njega ya iriia rĩake , nyama ona kana ya ng'ombe ici ciake.

Kĩrĩa ndĩrona haha gĩa kũngenia, wa mbere, nĩ mũgũnda mũthaka mũno kana ngirini njega ĩrĩa ĩronekana kuma kũraihu na kũgucĩrĩria mũndũ na ningĩ nĩndĩrona mũgũnda wa mbembe mũnene mũno. Mũrĩmi ũyũ nĩakoretwo akĩiga mbembe ciake wega nĩgũkorwo nĩ thaka na nĩ ciambĩtie gũciarana.

Njĩra cia ũkinyanĩria, cia nenda-inĩ, citiganĩte na terebiceni nĩgũkorwo, thĩiniĩ wa nenda cia ũkinyanĩrĩa, mohoro makoragwo makĩonanio hingo ciothe kana gũtangathwo hingo ciothe, o rĩrĩa mahanĩka hau na hau, no terebiceni-inĩ mohoro makoragwo makĩonanio o tha iria tabarĩra ĩyo ĩbangĩirwo, ningĩ ũtiganu ũngĩ nĩatĩ, thiĩniĩ wa nenda, mũndũ o wothe no akorwo agĩkĩra mohoro kana kũmenyithia andũ ũndũ ũrĩa wahanĩka, no terebiceni-inĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩka ũguo no mũtaramu kana mũndũ ũrĩa tu ũhĩgĩrĩire thĩiniĩ wa gwetha mohoro na gũtuĩka kũmarehe, ona ningĩ thĩiniĩ wa nenda cia ũkinyanĩrĩa, mũndũ no akorwo agĩthura mohoro marĩa arenda kũigua kana gũthikĩrĩra, no terebiceni-inĩ, mũndũ akoragwo agĩthikĩrĩria mohoro marĩa mothe mekuo nĩgũkorwo ndagĩhota gwĩthurĩra ũrĩa e kwenda.

Nyonaga ũhoro ũyũ wĩ mwega nĩgũkorwo, airĩtu aya arĩa me thukuru, nĩmarabatara kũharĩrĩrio, kana kuonio makĩria, ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo gũikara thĩinĩ wa mũciĩ ũrĩa agĩrĩirwo kwambĩrĩria bamĩrĩ, nĩgũkorwo rĩrĩa matuĩka a gũthondeka mĩciĩ kana makũra matuĩka a kũhika, o nĩo makoragwo me itugĩ mĩciĩinĩ, koguo nyonaga arĩ wega hihi, airĩtu gũbũndithio ũrĩa mangĩhota kũrera ciana ciao, ũrĩa mangĩhota gũikarania na athuri, ona njĩra ingĩ ta kũnina ngũĩ mĩciĩinĩ, koguo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩingĩenda thirikari ĩthiĩ nambere na kũmatomithia.

Ũmenyo ũrĩa mũndũ arabatara gwĩka ũndũ ũyũ, wambere nĩ kũhota kũmenya ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩa ũkuĩte mwana, wa kerĩ nĩkũhota kũmenya ũrĩa mwana agĩrĩirwo gũikara hihi e nda, kana gũtuĩka wa kũmenya maũndũ marĩa ũngĩthomithia hihi mũtumia ũyũ mũritũ, ũrĩa angĩhota gũikara ihinda rĩrĩ e mũritũ, ũrĩa angĩharĩrĩria rĩrĩa agũkuhĩrĩria kũgĩa mwana, na indo iria mũndũ arabatara, rĩngĩ nĩtagĩthimi kĩa ũrugarĩ nĩguo gũteiithĩrĩria mũtumia ũyũ kũmenya ũrĩa arathiĩ nambere gĩthimi gĩa kiro na maũndũ maingĩ.

Kĩrĩa kĩrĩ haha nĩ matumbĩ, marĩa marĩkĩtie kũrogotwo nĩ mũrĩmi kuma kĩagainĩ kĩa ngũkũ, na agatuĩka wa kũmacokanĩrĩria handũ hamwe, hihi nĩ ũndũ wa itũmi ngurani, rĩmwe no rĩkorwo nĩ kũrĩa, rĩngĩ no rĩkorwo nĩ gũtwara thoko rĩrĩa marĩkia kũingĩha, rĩngĩ no rĩkorwo ningĩ nĩkũmatũmatũmĩra thĩinĩ wa kũigĩra ngũkũ nĩguo ikomererie, na cigĩe tũcui.

Ĩi nĩharĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, wambere nĩ ũndũ, rĩrĩa ngombe ĩno kana mahiũ marĩa mamake marĩkia kũra, mũndũ nĩakũmenya egwetha mwena atĩa kana ekũmatwarĩra ũũ, ningĩ nĩmateithagia mũrĩmĩ kũmenya mahiũ make, hihi rĩrĩa makorwo me hamwe, rĩngĩ thokoinĩ, rĩngĩ rĩrĩa mathiĩ kũrĩithio hamwe, ona kana nyingĩ rĩrĩa mathiĩ kũheo ndawa me hamwe mũnandainĩ, ona ningĩ ũndũ ũyũ nĩwabata nĩgũkorwo kũrĩ andũ marĩkagia kwandĩka tarĩki, kana rĩrĩa nyamũ ĩno yaciarirwo, na ũguo magaikara makĩmenyaga hihi nyamũ ĩno ĩkinyĩtie mĩaka ĩigana nginya hau ĩkinyĩte.

Ũndũire na mĩtugo no cikorwo ciĩ cia kĩgunĩ, kana citarĩ cia kĩguni harĩ kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka, wambere nĩkũrĩ andũ kũringana na ũndũire na mĩtugo yao, mĩgũnda yagĩrĩirwo kũhũthĩrwo kũrĩma, noguo nĩmarĩkagia gũtheria ithaka, rĩrĩa mekwenda kũrĩma, noguo nyamũ cia gĩthaka cigatuĩka ciagũthama kana ciakwaga gwa gũikara, kerĩ nĩkũrĩ andũ makoragwo metĩkĩtie, atĩ nĩharĩ nyamũ cia gĩthaka iria therũ kũringana na mĩtugo yao, noguo magatuĩka wa gũcimenyerera na gũcigitĩra, ona ningĩ nĩkũrĩ na mĩtugo ĩngĩ ta arĩa metĩkĩtie thĩinĩ wa kũrĩa nyamũ cia gĩthaka, na ũguo cigatuĩka cia kũhuka.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga kaingĩ gĩcigo-ĩni gĩakwa makĩria mũno mathukuru-inĩ marĩa marathomithania ũhoro wĩgiĩ tekinoronjĩ. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtũmagĩrwo harĩ macini kaingĩ rĩrĩa mũndũ atekwenda gũtinda akĩhihinya, no gĩtũmĩrwo na maũndũ ta; kwambatia o na kana gũikũrũkia maũndũ marĩa marĩ gĩcicio-inĩ gĩa kompiuta o na ningĩ mũndũ no atũmĩre hihi gũthondeka kana kũhingũra bairo ĩrĩa ĩrĩ thĩiniĩ wa kompiuta na mũndũ o na rĩngĩ no atũmĩre kweheria kĩndũ kana bairo harĩa kompiuta-inĩ na gũgĩtwara gĩkorwo harĩa arenda.

ĩĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga gĩcigo -inĩ gĩakwa, makĩria mũno mathukuru - inĩ, ona mũno kũrĩa kũrathomithanio ũhoro wa tekinoronjia, ino nĩ macini ĩrĩa ina mabata ngũrani, mũndũ rĩmwe no akorwo a kĩmĩtũmĩra gũthoma, mũndũ no akorwo a kĩmĩtũmĩra kũingĩra nenda - inĩ cia ũkinyanĩria, mũndũ ona rĩngĩ no akorwo akĩmĩtumĩra hihi kũiga bairo ciake hau rĩrĩa thimũ yatwĩka ya kũihũra, ona nyingĩ no ũtwĩke gũtumĩrwo kwona televiseni rĩrĩa mũndũ e gũbatara kuona mohoro na ndarĩ nayo.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria nĩ ihinda rĩa mwaka rĩrĩa gũtakoragwo na mbura, kana ihinda rĩa kinya rĩa mageha, nĩgũkorwo mbembe ici nĩituĩkĩte cia kũma na ũkirora mabebe maya nĩmomũ biũ, na kũrĩ nariua inene mũno, no gĩcigo gĩkĩ ti kũndũ kũmũ nĩũndũ kũrĩ na nyeki ĩrĩa ngombe ici cirarĩa, koguo ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria hihi nĩ ihinda rĩa kũgetha, andũ metereire mbura ya kũharĩria mũgũnda na kũhanda, na koguo ngombe nĩ irarekwo cingĩre kũu cirie nĩũndũ wa gũteithĩrĩria harĩ gũtheria mũgũnda.

Ngĩciria indo iria cingĩkorwo ikĩigwo kĩrathi, wa mbere nĩ itĩ, kana rĩngĩ metha, iria cigũtũmĩrwo gũikarĩrwo nĩ arutwo na metha nacio itũmĩrwo kwandĩkĩrwo, rĩngĩ no gũkorwo na tũkotoni, kana rĩngĩ tũ box twa mbaũ tũrĩa twakĩtwo nĩũndũ wa kũiga mabuku ma arutwo aya, no gũkorwo na maũndũ mangĩ ta blackboard, o na ningĩ indo irĩa ingĩ irabatarĩkana nĩ arutwo, hihi rĩngĩ angĩkorwo nĩmarabatara kũhũthĩra macini.

Ũrĩa ndĩramenya haha nĩ mũtongoria wa kĩndini, na atongoria a kĩndini marĩ na bata mũingĩ mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, wa mbere nĩgũbundithia andũ kwenda Ngai, kana kũmenya Ngai makĩria, na gũikara metheretie metereire mũthenya wa mũico, ningĩ nĩgũteithia andũ gũikarania na thayũ, gũikarania na ũrũmwe thĩiniĩ wa rũrĩrĩ, makarĩkia gũkorwo magĩthomithia atongoria aitũ ũrĩa magĩriirwo gũtongoria bũrũri, na maũndũ maingĩ maingĩ ta kũhoyanĩra, gũteithania na acirika hindĩ hihi ya thĩna, hindĩ ya ndwari, ona kana hindĩ ya mathiko.

Ĩĩ nĩnguona ta thirikari ĩrerutanĩria mũno kũheana ũgima mwega wa mwĩrĩ kũhetũkĩra njĩra cia kidigito, wa mbere ĩreka ũguo na kũ hakikisha atĩ kira mũndũ nĩakorwo akĩingĩra tabarĩrainĩ kana system uinĩ ya thirikari ya gũthondekwo, nĩũndũ tarĩngĩ he mũthenya mũndũ egũthiĩ thibitarĩ, na auga thĩna ũrĩa enaguo, kana auga rĩtwa rĩake na kũheana gĩbandĩ, agatuĩka akĩonekana hihi nĩ mĩrimũ irĩkĩ ĩngĩ anarwara, hihi nĩrĩ anathiĩ thibitarĩ rĩngĩ, ona ningĩ nĩrateithĩrĩria rĩrĩa arwaru matangĩhota gwĩkinyia mathibitarĩ, makahota kũrorwo nĩ mandagĩtarĩ marĩa o kũu mũciĩnĩ, makĩhũtekĩra nenda cia ũkinyanĩria, na makahota gũtuĩka a kwĩrwo ndawa iria mekũnyua.

Ũndũ ũyũ nĩndĩwendete, na gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, wambere nĩ nguo iria makoragwo magĩkĩra, nĩnyonaga ciĩ thaka mũno, na rĩrĩa mũndũ egwĩkĩra ngona e mũthaka, wakerĩ, mũndũ nĩakoragwo agĩthoma makĩria bũrũri wao, akahota kũmenya, ũrĩa maũndũ ma bũrũri mathiaga, ũrĩa agĩrĩirwo nĩkũhe bendera ya bũrũri gĩtĩo, ona ningĩ nĩharĩ maũndũ mega ta gũthĩi camp iria mathiaga kũrara, na ũndũ ũcio nĩũkoragwo wĩ mwega tondũ nĩũteithagia mũndũ kũgĩa na ũcamba.

Kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa ndona ũũ nĩ ũgitĩrĩ, kana ngona ũrĩa tekinorojia ĩteithĩtie harĩ kũgacirithia ũgitĩri thinĩ wa matũra ngũrani, nĩgũkorwo mwene mũciĩ kana thukuru kana o handũ hothe kindũ gĩkĩ kĩngĩkorwo, rĩrĩa athiĩte handũ nĩakũhota gũkorwo akĩrora e harĩa arĩ, na agakorwo akiona kĩrĩa kĩrathiĩ nambere handũ hau, na hihi kũngĩkorwo na mũtino kana tuge hihi wĩici, nĩakũhota kũrora na kũmenya hihi no warĩ hau wa mũico, kana hihi nũ wonekanire agĩka gĩko ta kĩũ.

Ngĩciria ũhoro wa ũkinyanĩrũ ũyũ, nĩ kũrĩ na mohoro makoragwo na ũkinyanĩrũ na nĩ kũrĩ na mohoro matakoragwo na ũkinyanĩrũ, kaingĩ na kaingĩ mohoro marĩa marĩ na ũkinyanĩrũ, nĩ marĩa maimanĩte kũrĩ thirikari, kana marĩa maimanĩte na kũrĩ mũndũ ũngĩthwo na aige mohoro maya nĩ mama, no makĩria mũno, nĩ gũkoragwo na mohoro nenda-inĩ, marĩa mekĩrĩtwo nĩ mũndũ hihi arenda gũtabia rũmena, kana mũndũ hihi ũtarĩ na bata na kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, kana mũndũ ũrenda guthakĩra meciria marĩ mandũ, noguo ũkinyanĩrũ ũcio ũkaga gũkorwo wĩ mwega.

Mahũthĩro ma kindũ gĩkĩ nĩmacenjetie mũno mahinda-inĩ maya, nĩgũkorwo thikũ ici, kira mũndũ nĩarenda gũtũmĩra ngaic, wa mbere, nĩgũkorwo nĩ irugaga na ihenya gũkĩra ngũ kana makara, wa kerĩ, nĩ gũkorwo ndĩkoragwo na ndogo ĩrĩa rĩngĩ ikoragwo igĩthũkĩra andũ aingĩ arĩa mena mathĩna ma mwĩrĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ mũtino wa barabara ũrĩa warĩkia kũhanĩka. Ndĩrona roori yarĩkia gũkua na haha mwena-inĩ hena ambulance ĩrĩa yakinya nĩ ũndũ wa kũhonokia arĩa mangĩkorwo me mũtino-inĩ ũyũ, arĩa mũtũrĩre wao wĩ hatĩkainĩ na marabatara gũteng'erio thibitarĩ na ihenya.

Ũragũri nĩ ũhutĩtie andũ na njĩra nene mũno, wambere nĩandũ arĩa makoragwo magĩtĩkania na maũndũ ma ũragũri, na nĩmatuĩkaga agũteithĩka rĩrĩa marabatara kũheo mohoro megiĩ hihi wĩra wao, kana ũrĩa megũtwarithia maũndũ mao nambere, ningĩ kũrĩ andũ arĩa makoretwo makĩgĩa na guoya mũingĩ mũno kumana na maũndũ ma ũragũri kumana na maũndũ marĩa maiguaga megiĩ ũragũri, ona ningĩ kumana na ũragũri nĩkũrĩ na mbara ĩrĩa ĩho gatagatĩ wa ndini kana wa makanitha marĩa matetĩkanĩtie na ũragũri, na andũ arĩa metĩkanĩtie na ũragũri, noguo acirika a kanitha magatigwo matekũmenya hihi magĩrĩirwo gũkorwo ha, magĩrĩirwo gũĩtĩkania na wĩtĩkio wao wa gĩkanitha ĩ, kana gũĩtĩkania na ũragũri.

Andũ monaga motungata ma gĩthomo gĩa gũbanga ũciari me mega. Wa mbere, nĩgũteithagia kũrigĩrĩria gũciarwo gwa ciana nyingĩ na maumĩrĩra cigatuĩka cia gũthĩnĩka nĩ ũndũ hihi aciari matirĩ na hinya wa gũcirora ci ciothe na ngwĩciria mathĩna marĩa aciari monaga rĩmwe nĩ ta gũthũkĩrwo nĩ ndawa iria matũmagĩra magĩbanga ũciari o na kana ningĩ moritũ thĩiniĩ wa kũaga kũiguithania hihi gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia, magakorwo matiramenya mekwenda ciana cigana na matiuĩ kana ciana ici nĩikahonoka ciothe. Ũguo magatũĩka a gũtukanĩrwo hĩndĩ ĩrĩa megũbanga ũciari.

Nĩndeithikĩte mũno na njĩra ici cia tekinorojia, wambere nĩngoragwo ngĩhota kuona, hihi nĩmĩrimũ ĩrĩkũ ĩrahutia andũ thikũ ici, ngahota kuona ingĩ menya atĩa ndĩna mũrimũ ũyũ, na ningĩ ngathomithio kũhĩtũkĩra tekinorojia ĩno, ũrĩa ingĩhota kwĩrigĩrĩria kumana na mĩrimũ ĩria ĩrathiĩ nambere, ningĩ kũrĩ na maũndũ o gũkũ tekinorojiainĩ, marĩa mangĩteithia mũndũ kũiga ũgima mwega wa mwĩrĩ, maũndũ ta gwĩka exercise kana kwĩrutanĩria o mũthenya o mũthenya na gwĩka maũndũ marĩa marateithia kũhũthia mĩrĩ, ona ningĩ kũringana na mĩrĩre mũndũ akahota gũkorwo akĩona hihi kĩndũ kĩũ ararĩa rĩ, kĩrĩ na ũguni ũrĩkũ thiinĩ wa mwĩrĩ wake.

Mawĩtĩkio ma kĩũndũire makoniĩ gũbanga ũciari, nomahũranwo namo kambĩinĩ cia gĩthomo, wambere nĩgũtuĩka kũmenyithia andũ kana gũtigarĩra andũ nĩmamenya hihi bata wa gũbanga ũciari nĩũrĩkũ na thutha wa kũmenya, magabundithio njĩra cia gũbanga ũciari cia thikũ ici, iria iteithagĩrĩria makĩrĩa, na ũguo magateithanio nao kũhũra mawĩtĩkia marĩa ma tene.

Mĩhĩnga ĩrĩa ĩrĩkuo nĩ mĩingĩ, wambere nĩatĩ, andũ nĩmagĩte ũmenyo kana makaga ũgĩ wa kũhũthĩra intaneti, ũgakora ona marĩkia gũthomithio, matiramenya wagĩrĩru, kana matirona bata wa gũtũmĩra, Wa kerĩ nĩ ungumania ũrĩa ũrĩkuo, makĩria mũno hongeinĩ cia thirikari, ona hongeinĩ nene cia ũgima wa mwĩrĩ, atongoria magakorwo makiungumania mbeca iria cigĩtwo mwanya, kana cigĩtwo kado nĩũndũ wa ũndũ ũyũ, na wagatatũ nĩ andũ kwaga macini kana thimũ iria irabatarĩkana nĩguo gũkinyanĩria ũndũ ũyũ.

Marĩa ngoretwo ngĩgerera, wambere nĩ gũkinya thibitarĩ - inĩ ũgakora thibitarĩ ũcio ti mũhingũre, kana ũgakora nĩ mũhingũre no ũgatwĩka wakwĩrũo ndagĩtarĩ ndarĩ kuo, wakerĩ nĩ raini nene mũno iria ikoragwo kuo, nĩ gũkorwo kwĩna kahora kũrĩ kũrora arwaru, na wa gatatũ nĩ wagi wa ndawa, ũgathiĩ ukaheo ithimi, ũgathondekwo wega, no ũkerwo matirĩ na ndawa, kwoguo ũgabatarĩkana kũhũthĩra mbeca ciaku gũthiĩ kũgũra ndawa ici, ndigwĩciria nĩ harĩ mũbango mwega mũno wa gũcerera ndagĩtarĩ, nĩ gũkorwo mũndũ no oke hĩndĩ o ĩrĩa yothe angĩenda no nĩ bahati yake kana nĩ egũkora ndagĩtarĩ.

Njĩra njega cia gũthomithia aciari. Wa mbere nĩkwambĩrĩria gũthomithio tene, kana mũtumia rĩrĩa e mũritũ, agathomithio ũrĩa angĩkorwo akiongithia mwana wake, na bata wa kũmwongithia, mbere ya kũheo ciana, nĩguo hindĩ ĩrĩa agatuĩka wa kũheo mwana, meciria make magakorwo maharĩrĩirie, atĩ nĩabataire nĩgwĩka ũndũ ũcio. ũndũ ũcio ũngĩ nĩgũtũmĩra nenda cia ũkinyanĩria kũmathomithia, magatuĩka a gũkorwo magĩthoma hingo ciothe kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekuoneka, wa gatatũ nĩgũtũmĩra bamĩrĩ, kana baba wa mwana ona kana andũ arĩa me hakuhĩ mũno na aciari aya, nĩguo magatuĩka a kũmaririkania kaingĩ, na ũndũ wa mũico nĩgũtuĩka makĩrũmĩrĩrwo hingo ciothe thutha wa mũndũ kũgĩa mwana, akarorwo mahinda kwa mahinda. Hihi nĩarongithia mwana ũcio wega na ũgima mwega wa mwĩra enaguo.

Ĩĩ nĩkũrĩ na ũrigitani wa kĩndũire, andũ amwe nĩmakoragwo magĩcaria ndawa cia kĩmerera, iria ikoragwo ithondeketwo kuma rĩngĩ na mĩmera, ona angĩ nĩmakoragwo makĩenda kũhoerwo, kũrĩ arĩa maũgaga matigũthiĩ thibitarĩ matahoeirwo mone kana nĩmakũhona, na kũrĩa angĩ metĩkĩtie gũthiĩ kuona andũ arĩa metagwo ndagĩtarĩ cia kĩmerera.

Njĩra iria nyendete cia kũhũrana na mĩtangĩko, ciraringana na nĩmĩtangĩko ĩrĩkũ ndĩragerera. Wambere, angĩkorwo nĩ ũndũ ingĩhota kwaria na mũndũ, ĩyo nĩ njĩra njega ya kwaria na mũndũ, ũkamwĩra mathĩna maku kana mĩtangĩko yaku, agatuĩka wa gũgũtara, kana rĩngĩ gũgũteithĩrĩria harĩa angĩhota, ũndũ ũngĩ nĩkũhoya, ũkahoya nĩũndũ wa mĩtangĩko yaku, na thutha ũcio Ngai agatuĩka wa gũgũteithia, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩra, nĩnyendete mũno kũrĩra, nĩguo mĩtangĩko yakwa ĩgatuĩka ya kũriganĩra, onokorwo ndĩgũthĩra, ngakorwo na thayũ nangahota gũikara thĩ nakuona ũrĩa ngũmĩnĩna.

Hotaga kũhiũrania na mĩtangĩko, wambere na njĩra ya mahoya, wakerĩ na njĩra ya kwaranĩria na andũ, hihi aciari akwa, kana andũ arĩa twĩhakuhĩ nao mũno namagatuĩka a kũndeithia. Maũndũ marĩa monanagia mũndũ ena thĩna wameciria, wambere nĩ mũndũ gũkira mũno angĩkorwo mũndũ ũcio ararĩ mwaria, ona ningĩ kana mũndũ kwaria mũno gũkorwo e mũkenu makĩria, ningĩ nĩkũrĩ na maũndũ ta mũndũ kũremwo gũikarania na andũ hingo ciothe gũkorwo akĩenda mbara kana ngũĩ handu harĩa arĩ.

Maũndũ marĩa matũmaga andũ manyitwo nĩ ũkombo wa ndawa cia kũrebia, wa mbere nĩandũ kwaga mawĩra, na ũguo mũndũ agakorwo ndarĩ na ũndũ ũngĩ angĩka tiga kũnyua ndawa cia kũrebia, wakerĩ nĩ andũ gũkorwo na meciria maingĩ mũno, kana gũkorwo na stress noguo makageria kũriganĩrwo, na rĩngĩ ona nĩkũrĩ na andũ arĩa manyuaga ndawa cia kũrebia nĩ ũndũ wa kwenda kwĩiganania na arata ao, kana kwenda gũkorwo ngurubuinĩ ya arata ao. Gĩcigoinĩ gĩakwa nĩkũrĩ na mĩbango ya kũhũrana na arwaru acio, wambere nĩkũrĩ na kũmathomithia na kũmateithia kũmenya, mathĩna kana maũndũ marĩa maumanaga na kũnyua ndawa ici cia kũrebia, ona ningĩ nĩkũrĩ na maũndũ mangĩ ta kũmethera mawĩra.

Njĩra ciakwagĩrithia ũgima wa meciria, wambere nĩ kwarĩria andũ mũno, na kũmateithia mamenye maũndũ marĩa mangĩtũma magĩe na thĩna wa meciria, ũcio ũngĩ nĩkwambĩrĩria tabarĩra, kũrĩa andũ arĩa mena thĩna wa meciria mangĩkorwo magĩũka kwarĩrio kana kwaria mathĩna mao makeitũrũra namagatuĩka a gũteithio ningĩ nĩkũrĩ na njĩra ingĩ ta gwethera andũ mawĩra nĩguo matige gũkorwo na meciria maingĩ. Ona nĩkũrĩ na njĩra ingĩ ta kwambia mĩthako ya mĩbira, harĩa andũ macokanagĩrĩra hamwe namagatuĩka a gũteithĩka.

Nyonaga ũndũ ũyũ ũrĩ mwega na wa kĩguni harĩ mĩtũrĩre ya arutwo, na motaro marĩa ingĩenda kũheana nĩmwarimũ atanamba kũrora ũrĩa mũrutwo areka mabukuinĩ, akamba kũrora kana ũgima mwega wa meciria ena guo, nĩgũkorwo kwĩna arĩa maumaga mũciĩ marĩ na thĩna, na rĩrĩa moka thukuru makaremwo gũthiĩ nambere, ũndũ ũcio ũngĩ nĩmatuĩke a gũthondeka tabarĩra, kũrĩa arutwo marĩthiaga kwĩitũrũra na kwĩyaria mathĩna marĩa menamo.

Mũthemba wa kĩndũ gĩkĩ ũrĩa nyendete mũno nĩ ikondo rĩa haci, nĩgũkorwo rĩ cama mũno na rĩ maguta maingĩ na mũndũ no akorwo akĩrĩrĩa, ona atarĩ na irio, na ningĩ nĩrĩrĩ na ũguni mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ, nĩũndũ nĩrĩteithagia kũrigĩrĩria mĩrimũ.

ũndũ ũrĩa ndĩrona haha wa kũngenia, nĩ ũrĩmi wa itũngũrũ, ũndũ wa mbere, nĩ atĩ itũngũrũ ici nĩ nyingĩ mũno, na no cikorwo cina ũguni mũingĩ mũno harĩ mũrĩmi, nĩ gũkorwo no one itũngũrũ cia kũhũthĩra gwake, ona kwendia na kuona baita, ũndũ ũrĩa ũngĩ ũrangenia haha nĩ njĩra ya kũhe itũngũrũ ici maaĩ, nĩ gũkorwo nĩ njĩra njega mũno, na mũndũ ndarabatara gũtinda agĩthiũrũrũka hihi na mĩberethi, kana ibũyũ cia maaĩ, akĩhe mĩmera ĩno maaĩ nĩ gũkorwo nĩ mĩrore wega.